A ore taa piing'or ena pisha tene wueji nadolita enkerai e sukuul ishopo nkilani e sukuul, keeta orbene lenye, nee ening'or etererene ena kerai pee elo sukuul aisoma. Ore duo nai embaye naitish ena siai enkisoma naa tenenyok enkerai aisoma nesuj nkoitoi pookin eng'eno ashu nauutakini te sukuul peyie etumoki aibung'a enajoito irmalimuni lenyenak neng'enu o meima ena kisoma enye, nidip enkisoma enye te sidai. Ore duo nanu entoki sapuk naiiship enkerai naa tenenyok aisoma neim entemata enye.

ore taa tena pisha netii irpayiani netii nkituak naa ore pee ing'or naa ilarikok kulo otii ena pisha ore embaye etipat enasia naa ore ake peeidol ilarikok otii tenebo naa keeta esiai sidai nagira aipankaki iltunganak lenye peeretu entaisere ooltunganak neeku adolita ajo esita ninche embaye sidai oleng tenetumo tenebo naa keyau naboisho tialo ninche otialo iltunganak lenye.

Aa ore taa ena pisha ore entoki nagira aasa amu adolita iltung'anak kumok oleng' ootonita tene wueji, ootonita toltonei lo sirua amu emasho ena amu keti mpaka hemai, netii ilorikan, netii irkitai, netii nkamerani naagira awoshie iltung'anak mpishai. Ore piing'or ei iltung'anak waare otii dukuya lelo tung'anak otonita egira ninje aitashe ening'or ijo kegira aarany . Eeta ntokitin naaranyieki enaa eeta enoshi mowou nakuti, neeku osirua ele oloito dukuya.

aa enetipat ena baye temurua ang, ore eleduka adolita ajo ketii endakitari netii irkiek etii oltungani ogira ainyiang tine wueji niaku kaidim atejo emaye etipat ena tialo iltunganak kumok amu etii iltunganak lemeidim ashom isipitalini nekwetiki kulo dukai peinyiangu irkiek okulie moyiaritin kumok neeku keret iltunganak kumok.

Ore apa eneiko illapolosak, oibung enchan te murua ang. Ketum ake iltasati kituak neingoruni orker sapuk oleng osinya. Nerewi ongata ashu nerewi osilanke, nepoi ayieng nepiki nena kiri aitobiraki neing'uari teine amu menyae nena kiri, nepuonu irmotonyi lentim aanya ashu enya illoruarak nesha enkai teine nejing ilosilanke enkare.